Niĩ nĩthia ngaikara handũ hena, hatarĩ na manegene, na ngeikaria narĩ ngĩigue kana nĩngũkĩgĩa nathayũ. Ũguo núĩguo ũndũ ũmwe hũthagĩra kũhũrana na mĩtangĩko. Na nĩgetha ũhote kũmenya kana mũndũ ũyũ ena mathĩna ma meciria-rĩ, maita maingĩ mũndũ ta ũcio nĩwonaga agĩka maũndũ marĩa matagĩrĩirwo nĩ mũndũ wĩna mũtwe mwega. Ta rĩngĩ, no wone mũndũ ũcio auma o ũguo na tondũ ena maũndũ make ma thĩiniĩ kana ena mathĩna ma meciria-rĩ, wone nĩ oka na nĩ ahũra mwana wene hatarĩ gĩtũmi o ũguo a mũkora ũguo. Rĩngĩ no ũkore mũndũ ũyũ, hihi areyarĩria e iki agĩthiĩ na bara na tĩ kwĩarĩria kũrĩa tugaga atĩ mũndũ nĩ kwarĩria agĩcũrania no nĩkwĩarĩria ta mũndũ ũrona mararia andũ erĩ na ũkona mĩtugo yake hihi ta rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ arakoragwo e mũtheru, ũkona mũndũ ũcio nĩ anjĩa gũcenjia, nĩ ambia kwĩrekereria, nĩ anjia kũgĩa gĩko, ta rĩngĩ ũkona atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ ona irio ndararĩa, ũkamenya ũyũ mũndũ nĩ mũtangĩku, nena mĩtangĩko mĩingĩ ya meciria, kũoguo na ũndũ ũcio ũgacũngĩrĩria thina wa meciria na tiwega.

Niĩ no hote kwagĩrĩria ũgima mwega wa meciria, nĩtwagĩrĩire ta ithuĩ andũ ene, angĩkorwo nĩ ũrona mũndũ ũrĩa ũngĩ ena gathĩna, ũkamũnyita, tiga kũmwanĩka, ta rĩngĩ angĩkorwo mũndũ ũyũ-rĩ, hihi-rĩ, thina wake nĩ kwaga kwedwo nĩ bamĩrĩ yake. We wĩ ta mũndũ wa nja na nĩũrona ũguo-rĩ, tuĩka mũndũ ũrĩa ũgũtuĩka nĩwe ũrenda mũndũ ũyũ na rĩrĩa wamuonia wendo, nĩ ekũhota kũnyihanyihĩrio nĩ gwĩciria mũno na koguo ndangĩgĩa na thĩna wa mecirĩa, ningĩ tũkahotaga gwĩthema na ngucanio, ta rĩngĩ ngucanio ingĩ ciumagĩra gatagatĩ ga ciana nyene. Nĩtũgeragie gwĩthema na ngucanio icio nĩ amu nĩcio cirehaga rĩmwe macũngĩrĩrio ma amwe aitũ kũgĩa na thĩna wa meciria. Nĩngĩ nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ marĩa marehagwo nĩ andũ ago. Angĩkorwo mũndũ nĩowĩ we nĩ mũici na nĩekaga maũndũ moru, reke twĩthemage, nĩamu rĩrĩa weka ũndũ mũru kwĩ mũndũ ũĩ gũthiĩ kwago, ũkamenyaga atĩ mũndũ ũcio no agũthũkie na ũtuĩke mũgũrũki. Koguo tũgethemaga na maũndũ marĩa, angĩkorwo mũndũ nĩ araigua ahinyĩrĩirwo akauga, akamba akehe ihinda agathiĩ nja akahorera.